Nyamũ irĩa cionekaga mũciĩ wa Samburu. Nitaa Wambũi mĩcore, Nyaga, simba, Ngarĩ, Njogu na mbogo. Icio ũngĩthie mũciĩ ĩria ĩngĩ ya nyamũ itionekaga kaingĩ.